Koimutik choton chebo internet ko chang kot missing, ngandan tindoi ichek kora tuguk chekoron chekikoyai kokochang'a kokochang'a koimutik choton chekikoib internet kora en simoisiek, netaa internet kokikoib suryet en bororiet chang biik chekikosuryo amun en ng'alek cheking'ololen en yoton. Terter elekeng'ololen en internet akoibu suryet kotiengei emotinwek en tuguk chekaking'alal en yoton. Kora internet komokoron kora en look amun tuguk chekere look en internet ko terter ako makoron tugul en sobetab look ak en chitugul. Internet kora ko kit nesamis kot missing yon kokiboisien koyaa amun tuguk chekikoyai kou en yuu koretoetab suryosiek en biik kotiengei kit nekokinde yoton nemanamgee ak chitugul amun terter tuguk chendoo biik yoton

Ichechu okere on ireyuu ko kombunishek choton chetoreti bik kokochi rabishek chechuu anan ko SACCOS choton chetoreti bik kosir gee sikonyor rabishek en ireyuu okere SACCOS cheterter chebo komonut netai okere noton nekibore stima SACCOS toreti mengik chebo emoni bo Kenya ak cheterter sikopit kolipa sitimet en nyumnyumimdo akotoret Kobos bilishek choton chebo sitimet yon kakoit kelipan, bik che choton chekikosirgee en stima SACCO initon Nii komuche konyor Koraa rabinik chekibesendechi SACCO initon akomuche kokonoren rabinik. Nebo oeng koraa okere SACCO noto nekikure ukulima SACCO inoni kotoreti mengit chebo olemine anan kiyoki kiyakik kokochin rabinik chebo ribet tab kiyakik choton chechwak akomuche kotoret kokochi tukuk cheome kiyakik yon konyo kemeut noton sikototet kobwa minutik kwak. Koraa okere en yuu noton kibore mwalimu national noton kotoreti.

Bo komonut kot missing keyai boisioniton nibo kebendat ak keyumote biik akobo boisietab keriib kobwotutik chebo chii yon iyoe kasit aketugul. En ireyu agere ole chumitaa kochoton ko takitariek choton chenetote biik akobo boisioniton ako mii biik alak chesibi kobor kole boisioni kokokonakta en koroniton ako nyolu kinet biik chechang kot missing kotiengee kit nekokoyaak en koroniton. Kora boisioni kobo komonut kot missing amun toreti neranik choton chemii en emet konai kole mokiburtoo ng'alek alak tugul chekaim chii kotiengei kit nekayaak kounoton, karan kot missing keyai boisioni sikobit koyumak biik tugul akonai kororonindo

Eng olii nyon chang karisiek chekinyoru en nyumnyumindo yon imoe en loiset. Netai imuche inyoru pikipikisiek choton kotiengei tuguk chemoe ilaa anan tuguk chemoe iib. Kotko tuguk chemoche iib kototuten ako monyigisen kot missing imuche iboisien pikipikisiek chuton amun roisi koba en eleloo akoite en kasarta noton neimoche nenyumnyum. Pikipikisiek chu kora kokoron kot missing amun imuche kobun yoton yechang karisiek kobunot kwenet akosib koit en taa kosir karishek choton chenyolu kobangan kotor koit taa. Koron kot missing ako chang tindoo biik chechang amun sikial pikipikisiek chuton keboisien rapinik chetuten kot missing kosir karit. Kora komuche keboisien sigironok yan metindoi chepkondok cheyomotin sinyoru pikipikisiek chuton. Sigirok kokoron kora kot missing amun bendii elemingin lakini ibe kora tuguk

Kampunisiek choto che chope simoisiek kochang kot mising kotienge kora, biik che kochanga en emet. Biik choto cheboisien simoisiechu, kochaguani simoisiek cheboisien kotienge chamenywan. Kora kotienge simoit netindo ana ne bire pichait komie. Nepire pichainigan kot mising. Kou en anne achome simoit noto nebo Samsung kosir alak nganda inne aboisien neter achome simoit noto, rapisiek kityo chemaiyani kial simoit noto. Karansimoinotet mising amun bire pichainik che kororon kot mising. Tindo konoret nebo tuguk nemi barak ngeboisien simoit noto kochokto kot mising eng chilet ak en tuguk alak tugul. Amune noto sachome simoit noto kosir alak akngot kochang kampunisiek choto chemiten en yoto.

Tuguuk choyoe en kasarta nenyun noton nemoyoe boisiet komoe kotuten kot missing amun chang boisionik choyoe en kotugul. Boisionik choton choyoe yon momii kasit anan yan momii boisiet ko achesan mpiret noton nebo keldo anan akat choronok kyuk en elemiten kotiengei elekokamakte. Kasit noton neoo kot missing yon oyoe kasit niton en kasarta noton nekosich ih ko asib abit astoo tuguuk cheimon en metit anan ko tuguuk choton chekakoiman sikobit abwat tuguk alak baadae

Kampunisiek choto chechobe chepkondok chechang koienge tuguk che boisien eng mbaronok ko chang kot mising ago terter kampuniechuto. Kampunisiechuton komuche ko choto cheyoe tuguk chebo tua, tuguk choto che kiboisien, tuguk chebo ingwek ak cheterter. Kampunit neta ne chobe rapinik che chang kotienge tuguk chemi mbaronok anako choto che kiagik konoto ne chobe chego. Kampuninitok kotindo kasit neo mising amun chego keibu eng kila betut oonyalu kochob chechuton agochop amayachegitun eng kila ak kila. Ko kounito en betut ko chang rapinik che chobe ak ngoite arawet agenge ko kagoik chepkondok che chang kot mising. Eng kora komiten kampunisiek che chobe pusiek anan ko choto che kikwanyen. Ko kora kotienge tuguk choto cheyabu imbar choto che bandek chekakibagebut en imbar ak inyekeib paga yoto.

En emoni noton nenyon nebo Kenya kochang benkishek choton chemii oliton ako terter olekonundo rabinik kwak. Kokochin mengik choton chebo emoni ko benki noton nekonu chepkondok chetuten kotuliyengee chito neka tinyenkasit anan netinye mungaret noton neyoe inendet kotiyengee chepkondok choton che ikochi inendet. Benkit noton nemii ngwony en emoni bo Kenya ne omuche anai ko moton ne omuche okure national Bank amun motoboishen bik soiti benkit niton nii en kila ak kila amun tukuk chiik ko koyoe bik chebo barak en kila, Mii Koraa benkishek chemii ngwony en chepkondok cheterter chemoto nootin Koraa soiti koterter kotiyen gee olemenye chii.

En ireyuu okere ole mii chii ne inetishei en tai akomii mengik chebo oliton chekotonoso koker kit neyoe chichito nimii tai en icheket toku kole bichu komii kokere olekiyoito boishonik, boishoniton nii ko nebo minset. En ireyuu okere ole tukuk chekakimin en tai neywan ko choton ko ngendek ako kinet ichek choton olekimindo ngendek sikosich rurutik chechang kot missing. Boishoni bo minet tab ngendek kotere kot missing ako mou minetab minutik alak ngamun moche kerib akebit atgai tukul yon rutu, Koraa ngendek chutok konyolu kerib amaam taritik mauwek Kwak yon rutu ako nyolu kebit kikoik kerichek so noton kinete kelei nyolu koboishen kerichek kobit kowal kerichek choton kosemberchi akoyai kit agetukul nenyolu sikai korut komie ngendek chuton.

Koroiton nii noton ko okere ole tapit noton nemii beek okokinde yoton olekiuchi eunek anan ole kitililen eunek,. Bo komonut missing koroi en bik ab kokwet amun toreti icheket kotililekitun atgai tukul inkoba imbar anan koba koyai kii agetukul kouwon kobokorib kiyakik konyolu nyokotili eunek asikopit koyai kii agetukul kou yon kokiomishe konyolu konyokoun eut bokotililit ko inkoyai kouni konyolu anan toreti noton kosto gee mionwokik cheterter cheu Cholera en kokwet ak kotililekitun chitukul en olemiten amapit mionwokik en kokwet ako noton kotoreti kokwet soiti.

Bo komonut kot missing boishoni en kokwet amun okere ole chechu kinete en yuu ana bichuu koburyo en ireyuu ko neranik choton chemgech chebo kenyishek chemomsire taman ak angwan ako noton konete tukuk chenyolu koyai ak tukuk chenyolu kostoengee ko neranik choton chetokomenge. Koraa boishoni kotoreti neranik chuton nii konai kit netesetai en emet akinai kole Mii tukuk cheyechen chenyolu kostoengee kou chorset ak tukuk cheyach, nyolu Koraa kinet neranik chuu koba kanisa atgai tukul ot en elemii, amun Koraa okere en patai okere mii lok ab sukul chekalach ngoroik choton chebo sukul. Kinete Koraa tukuk amun bo komonut boishoni en icheket ako nyolu konai kou niton.

Benkit neo missing en taoni nyon anan en ole bo yoton olebo Bomet, komii benkishek che Chang choto che ibeli gee komii barak. Benkit noton neoyonii ole mii barak en tukuk kwak ako en kojinet tab chepkondok mengik ab Bomet ko noton nebo benkit tab KCB. Benkit nii kokikonaak kot missing en koroniton amun en tukuk chekikoyochi bik chebo emoniton ak en bik anan mengik choton chebo Bomet, benkit niton kokikotoret chemungaraik ak temik anan choton ko ripik ab kiyakik kokochi rabishek chetesen mungareywan anan ko tesen tukuk kwak chenyolu koriben kiyakik kwak. Benkit niton ko chamat Koraa missing amun tindoi oleyoen kasit en olda tukul mokipendii oleloo sipokenyor bichuton ak kosich tukuk choton kokon rabinik.

Boishoni okere en ireyuu okere ole boishen noton neyoe takitari korute ngokik anan ngokiton nii nemii en kokwet boishoni ko kararan kot missing amun yoe takitari Nii kokoi kerichek ngokto sikopit Kobos niton miondo nebo nekikuren reppis mioniton koyaa kot missing amun imuche konam chii akonamda kot missing ako imuche kobar chii kotko makimut sipitali en sait ne noton. Mioniton nii ko kikiyan kele konyolu konam chii ako inkoma chii kelapaten kwo sipitali en chokinet, ngeyai boishoni en kistoengee mioniton en kokwet akoripok bik tukuk lii ak mitin kosilin ana kosusin ngokto ko imuche imii komie.

Ripsetab borto ko kit noto nebo komonut ako nenyolu koik netai en sobet tab chii en komii emoni. En ireyuu ko kot neo anan tukuk cheyechen chenyolu koyai chii anan tukuk cheyoe chii sikopit komoribok bortonyin ko terter kot missing tukuchuton nii ko tukuk cheyoe chii atgai tukul en ole mii. Netai komuche okot omitwokik cheome chii komokoronnkot missing en bortonyin kotiyen gee tukuk chekaam, anan komuche kaam tukuk chii chechang mwanik kot missing ko makaran en borto amun imuche koree miondo noton nekikuren cancer nemakaran en borto ako imuche kobar chii en kasarta netutukin. Mioniton nii ko sikistoen gee konyolu kistoengee tukuk chebo mwanik ak tukuk chechang kot missing cheu sukaruk amun mioniton nii konome ole terter en borto akobose motkonyor borto chametab gee.

Koroi okere en pichaini ko okere tukuk choton chekakima anan ingoroik choton chekakima en ireyutin nii, en patai okere ole miten wallit noton nemii patai nekokinde sikengeit kobun barak noton nebo sitimet. En ireyuu kit neochome netai ko ingoroik chuu kakiman choton chelelach kot missing, ngoroik chuu koboru kele tililindo nemii barak en oliton amun ndo komuren kotos tokunen murindo ngoroik chuton. Toku kele chichiton kongom kot missing amun kiboishen tukuk konam ngoroik chuu asimoiputyo amun lole kot missing. Nebo oeng nekacham en ireyuu okere ole kokinde sikengeit noton nebo sitimet asimabit kochut bik korenguny alan olemenye, kotoretin kot missing simochut chorik anan ana ko chii agetukul nekamamakat kochut korenguny ako toreti koribun ripsetab kalyet en korenguny ak koribok tukukuk kot missing.

En ireyuu okere bik choton cheribe kiyakik ana tyonkik choton chebo tumin en ireyuu okere ole mii tukuk chenoko tyonyiton kikuren beliot. Okere beliot ndoniton koto komingin kot missing noton kiboen tukuk chuton asikoet, noton okere ole kotok kutitab belion ndoni kinokoo chechuton anan tukuk chuton Mii chuboit chelelach. En ireyuu okere mii kwonyoton nii kotoret mosoindoni kalach sitit konakaa beliot ndoniton tukuchuton. Bo komonut boishoni sikoribok beliondoniton amun mara kisirtok kamet konyolu korib bichuton bo koet asikoik kit nebo komonut nenyokokere chumbek anan kiplelachek tun kubwa.

Chang tukuk chechang kot missing chenyolu koyai sirkalit sikopit kotes anan sikorib bik amomioso en sipitalishek anan komachanga bik chemiondos en sipitalishek. Netai konyolu sirkali kochop oretunwek chependii sipitali sikopit komouit en iih karitab karit anaan konoton nemutai bik koba sipitali komouit kot yoton akoit en chokinet, nebo oengi konyolu kochop anan ko kokochi sipitali rabishek cheolen moshinishek choton chekiboishen en yoton sipitali yoton kou chekiboishen en lilet tab kowek yon kaumian chii ak alak che Chang amun terter mionwokik chetindo chii. Nyolu Koraa kotes sirkali bik choton Chee cheyoe kasit en sipitali kotes sikoposok bik chenyokotonondok en sipitali koyochin kasit noton nebo ribet tab borto.

Chang tukuk kot missing che inyumyume boishet ab tililindo en kot. En kot tii konyolu kotililit atgai tukul amun yoton olemenye chii ako ele eliburen sait agetukul kotko motililit kot komuche korek mionwokik cheterter. Imuche korek korek miondo noton nekibore TB, imuche korek Cholera kotiyengee kit neu kot kotko koomin kot komie ko komur ,komur akobo buiwek koreku TB, kotko komur Kobo Chang beek chemii olon komuche korek Cholera. Tukuk choton chekiyoe sikopit konyumyum boishetab tililindo en kot tii ko tukuk choton cheu kotililekitun tukuk choton chekiomishen en kot tii kiun atgai tukul ngeboishen koraa konyolu keus ngweny en kot sikopit komomii buiwek aketukul en kot. Koraa konyolu kotililekitun ngoroik simokwer gee kot koyai konguu nesamis, konoton choton tukuk cheyolu keyai sikopit kotililit kot akokaranit en ripetab borto en chito.

Mapitunat koroi kot missing en korenyun amun koroi ko toku ko kit nebo sipitali, koroi kotam koboishen soiti tipik kepimonet kotko tindo moet, koroi komii en koterter tukul komo kipinonen kouni Mii Mii nekipimonen ko ter ko noni kepimonen kotoku kele kit nekindo ko kartasit, kartasit inoniton. Koroiton nii kotam kengete nyolu tipik anaan ko chito nekomoche konai kotko tindo moet konde koroiton sokosek choton chekooyai sikopit konai kotko kachoranak lainishek ataku en koroi, yon kachoranak lainishek oengu kotam koboru kele, inendet kotindoi moet, lakini yon kachoranak aenge koboru kole manam inendet moet.